Ũyũ nĩ mũthemba wa kũhe irio ciaku iria ũhandĩte mũgũnda-inĩ waku maĩ, ũrĩa kaingĩ ũhũthĩkaga nĩ andũ arĩa marahanda irio nyingĩ mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩa nĩ mĩnene. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega, tondũ mũrĩmi ndabataraga atĩ gũtinda agĩũka gũĩtĩrĩria maĩ agĩthiĩ o mũmera-inĩ o mũmera-inĩ, no oke rĩrĩa arenda gũitĩrĩria maĩ akahingũrĩa maĩ mũberethi-inĩ wake, na irio cigakorwo cia kũheyo maĩ. Ĩngĩtua gũbũndithia mũndũ ũndũ ta ũyũ, ingĩmwĩra agatigĩrĩra nĩ enja mĩtaro mĩiganu hau harĩa arenda kwara mũberethi ũcio. Agacoka agoka akara mĩberethi ĩrĩa angĩenda kwara kũu gatagatĩ-inĩ ka irio iria ahandĩte, akamĩara kũu na agatigĩrĩra atĩ mĩberethi ĩyo nĩ mĩraihu wa kũigana, ona nĩngĩ nĩathecatheca tũrima tũrĩa tũgũteithĩrĩria maĩ kuuma. Arĩkia gũĩka ũguo, no athiĩ aharũkie mũberethi wake mũberethi-inĩ, kana mũbaibũ ũcio wake mũberethi-inĩ, na ahingũrĩra maĩ magakorwo makũhe irio ciake. Ũndũ ũyũ noakoragwo wa kũhingũrĩra rũciinĩ akahe irio ciake mathaa maiganaona, nĩngĩ akahinga thũtha-inĩ agoka tarĩngĩ akahe mũthenya okorwo nĩ arabatara, ona kana hwainĩ.